Ore ebae naitiship tene, olainining'oni lai naa kasidai oleng. Kayieu nang'asa aliki ajoki kanyioo nagira aendelea tene. Ore tenewueji nadolta iltung'anak otii taata emeli, ashu kuna tokiting akeyie enkare, ajo emeli, ore ele tung'ani netii naa bahari etii, nena baarini akenye sapukin. Ore kuna baarini naa netipat oleng. Ore ebae naitiship tenasiai, ore tanakata kulo tung'anak, naa ilo toi nilo ormarei linonok, nilo aitiship keon nkolong'i nai nitii holiday, naa itii isiaitin sapukin. Ore ake pitum nafasi, nikwet alo taata alo agira aibarisie onkera inonok nipuopuo atum enkata sidai, ninyanya raha taata aitobiraki. Ore enasiai naa, keeta iltung'anak oigeroki tenasiai ogira amanaa ata anaa lashumpa, ashu wageni akeyie oponu ilomon, asi naa kelaki lelo tung'anak. Nesidanu amu, kesidai tenetum iltung'anak lang esiai embata, enimikitum nye pookin netum akeyie nye embata, neeku ebae etaba nye enasiai, keeta esiai kigeri iltung'anak, nilo si inewueji ormarei lino, nipuopuo taata nipuopuo aibarisiko, asi nilo atum enkata sidai. Ore enatoki naa, inenkai kuna tokiting naa sidan.

ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena baye, kaangaas ninye aliki ajo kanyioo naloito dukuya tene amuu kadoolta inkarin kumook egira apaasha neeja intaonini sapukin etii oleng naijo mombasa, Nairobi, Eldoret aikunaki nejia ore naa idoolta ajo iputa orbaribara amu kikiti netaa kumook inkarin torbaribara negira sii aayau incchidai kumook enaa orbuket lobaribara nitanyamalisho akeyie oleng kake enyokita sirkali aarare amuu ketii irpolisi enaake nenyokita sii

Eeeh ekang'asa taah nanu aisumaki swali ore naah enatiu naah taratibu epoyieki, kaang'as naah aisumaki swali, ore swali ang' taata tenakata tenasaa nagira aijibu, arashu nagira aishoru taata naah ewalata, naah kejo inji ena swali, kaanyio paa enetipat pias ena bae. Kang'asa ayeu naaliki ajoki kanyio adolita tena pisha taata nadolita tene birds chirping. Ore tena bae akadolita ilakwatak iltung'anak okwet taata loonkiwanjani ekwetita taata, naah kekwetita oleng' amuu eeh kasidai ena bae oleng' kenyokita kulo tung'anak oleng' , ore embae etipat oleng enedukuya tenias ena bae, tenias teenabae eeikingas toi ninye iye nekisaidia openy amuu mintoki atum inkuliek moyaritin ake duo, keikitobir osesen nekilak osesen, nereu emoruao arashu imoyaritin enelakua oleng' , neeku enetipat embae etipat nabo ina. Ore eniare ore teenasiai naah eketii iltung'anak oogira ailisha familiani enye tenkaraki amuu ikwet taata nikilaki nikwetiki enkop inyi arashu eeh eeh inchi inyi nikilaki taata nitum iropiyani sidain oleng' ninosie kewon endaa, basi nesidanu oleng' amuu egira olosho lang' ang'enu nekinyokita aas kuna baa oleng' naah akajoki ematonyok ake aas kuna baa.

eeeh ore taata naa kejito swali injoru sababu kainyioo peeminyoor arashu piinyor ena baye ore tenanu nemanyor pii amu ore entoki nemanyorie naa naa kisapuk ukora amuu ekinyae iropiani nonok pesho amu keya nikileji ooleng neeku ina peemanyor nanu intokiting ormutandao naa ore eton itu iyaas kuna tokiting tegelu doi ore enaipirta iropiani tunguai naa tapala amuu kisapuk ukora

eeh olaininingoni lai kaidim atolimu pii entoki naloito dukuya tene aa taa kadolita entasat nagira adotu majani rtunulua enamajani enye etisidana neeku naa enkesare etii naa enetipat ena siai oleng amuu ore majani naa meeta oltungani limitumia neeku kisho naa ena tasat faida sapuk naa kajoki irmaasae lang matonyok aas amu enyokita iloreren oleng tena siai , Naa ore ena tasat naa keya enitobirieki taata peewoki neeku ore ena tasat naa esiai etipat oleng eesita amu kisho iropiani naisumie inkera neesie kulie siaitin